En emoni bo Kenya ko kitesak kot missing muswongnotet noton nebo kasari ako kikiboisien serkalit noton nebo Kenya muswongnotet noton nebo kasari en komoswek cheterter kou en boisionik choton chemokyingee meng'ik choton chebo emoni bo Kenya ko kikotesak ak koboisien soet asikobit koik roisi nyorunet ab sirutik chuton netaa en chuton kabilosiek chubo muswongnotet nekichon serkali ko niton nibo Kenya Revenue Authority mengindet noton nebo emonibo Kenya komokyingee kotindoo rotutiet en yuton ih asikobit komuch kolipan aisurutiet yan kakoit kenyisiek taman ak sisisit noton konyolu kufilen Kenya Revenue Authority

En emoni bo Kenya ako nebo kotesak muswoknotet noton nebo kasari kongeten Keny akoi inguni noton kin kotesak muswoknotet tii ko kikopit tukuk cheterter cho yon cheimuche kongalalen bik kongeten komosto age akoi age, ako agenge en karik chito ko katio, ratio komiten bune koristo ako miten kongolole en lukaishek cheterter, ratio noto nochome noton nebo kolenjin ko nekibore Tarch FM . Keteshioniton Nii ko kikocham bik chebo kolenjin amun kodikse kot missing en olda tukul lii akokonu konetutik en kila ak kila, much kokas.

Yon iyoe kasit tii komuche kokoteitore somanet noton nebo kasit noton ako kimuche kesirin en kompunit noton nii nekecham. Kit noton neyoe ko anan ibur en kasarta nekoi ako moi ites kipnotenguny en kompunit noton nii ak ites Koraa somanengung konyolu otepen mokoriondengungi kotko iyonun ites somanengung ak otesetai ak kasit tii ak Koraa kotesun neat ngun en kompunit noton imuche kotesun indochi bik choton chemii kompunit noton. Konyolu Koraa ko kironaigee ak mokoriongung kit missing akinge kole iyoe kasit noton nekaran en kompunit noton asitoretoke.

En emoni bo Kenya ak emotinwek alak cheterter ko chang cheboisien rapinik choton chebo koiwek en atkai tugul ako emotinwek choton anan cheboisien rapisiek chebo koiwek ih ko chetokomiten ng'weny en oliet nebo emetnywan emotinwek alak ih koboisien rapisiek choton chebo kartasisiek ih amun roisi keibot ih ako imuch koal tuguk chechang koimut ake nebo keboisien rapisiek chebo koiwek ko rapisiek chu komengech kot missing ako imuche kobek sait aketugul noton ih kochome biik chechang koboisien rapisiek choton chebo kartasisiek ih amun terter ih ako imuche inde mokubet amobetyo

En emonibo Kenya ko chang kot missing ketesoshet choton chebo konyoiset en kolenjin anan en gaa kora komitan bik ana konyoik choton chebo gaa. Yon kewee sipitali noto nebo kasari komiten oleyoche inamen asikopit inyoru konyoiset noton neyamat, en sipitalishek chechang en emoniton bo Kenya konyolu inamen korong olenekit ak kurgat yoton ole sirengee chitukul nemioni ko kekoite koinutik kuk kii ak kasishek kuk chebo kelipan bilishek choto chemuche konamin en yoton, yeityo iwee kopimanin takitari korotik ana mukuleldo koker koto rwoe korotik komie ak ityo iwee iker.

En emoniton bo Kenya ak emotinwek alak ko nyolu kosirotin sirutik chebo olekewe ako sikonai chitugul noton kole oinon komosta nemii ako tokyin gee ano akot kora en korik ih ak kampunisiek cheterter kosire ichek koinutik kwak ih asikobit konaak en biik ak emet ko noton kotoreti ichek konaak en boisionik kwak ak tuguk choton cheyoe en emoniton bo Kenya mii kainet nesirat en bagoyot nekakisir kele Oloitoktok komositon ih ko komosta noton nebo Kenya nemiten en Turkana, komositon ih ko naat koyamat kot missing anan matoroboni ako miten oret itokyinigee Ethiopia

En emoni ak chitugul konyolu anan en kasarta noton matokosoni konome chii aketugul miondo ako en emoni bo Kenya komiten mionwogik choton chechome konam biik kot missing anan neranik alak komuche kong'oi ana kotot kobar biik kotomokirib ak alak konome biik en sobet ng'ung tugul. Miondo anan otindoniot noton nekitindoi en gaa kobo miondo nekikonam biik kot missing ko miondo noton nebo chesiru, mioniton konome chi aketugul yon komong mioniton en kochang anan konam biik choton chechang, kaborunoik choton chebo mioniton kou kosir makatet ng'ung ako siru kochang'a kot missing kobwa tuguk choton cheu mook chemengech

En emoni ak emotinwek alak en Africa ko chang kot missing tiong'ik choton chebo timin chetindo kosir emotinwek alak cheu America chekikomuch kobetyo tiong'ik chuton chubo timin en emoni tiong'ik choton cheribe ecosystem initon ih ko choton cheu ng'etunyik, cheplangok ih ak alak choton cheu ng'okik ab timin, tiong'ik chuton ih kenyorchin kot missing mbugosiek cheterter choton cheu Masai Mara ak Tsavo, oleriptoo tiong'ik chuton ecosystem ih ko chang tiong'ik chuton cheu cheptirgichik ih ko chang kot missing ako nyolu kobos ng'etunyik chu asikobit komachang'a ak kobosok tuguk cheome en yundo

En kasari ko kikochanga kot mising Ole kikoboisioto emotinwek moswoknatetab kasari agot anan kabatik Che Chang ko ki kocham koboisien moswoknatet ab kasari en komoswek Che terter boisien moswoknatet kou en temisiet ak en minset kora moswoknatet ko boisien mashinisiek choton Che terter bik choton chebo emoni bo Kenya kongustoen ngungunyek en mbar asi konai angot ko karoron anan mi chumbik barak en ngungunyechuto kora mi moshinisiek Che boisien kabatik konagen bek minutik choton Che chwak akot en mbarenik choton Che echen noton ko Kararan

Kasari ko kokochanga kot missing' kipsomaninik choton chemii emetab Kenya ako kipsomaninik chuu alak en sikik kwakomuch gee ko alak kotokomii ngweny. Choton cheimuche gee sikik kwak komiten sukulishek choton chebo barak ako cheimuche konetgee en sukul nekaran missing'. Nyolu kotech sirkali tab Kenya sukulishek en olimbo gaa ana kokwotunwek choton chetokomengech asikotoret kipsomaninik choton chemii ngweny konyor somanet nekaran akotoretik atgai tukul. Koraa kipsomaninik konyolu keteki sukulishek korubgee ak gaa amun sukulishek chechang en kasari kotokolochin kot missing ako nyolu kwo kipsomaninik .

En emet noton nebo Kenya ak emotunwek choton cheterter ko sikeyoun chikikishet konyoindet ana takitari kotinyegee kele miondo oino netindo ak kasarta oinon nekikonami mioniton anan kibwanlmin kasarta netiana. Terter takitariek chekerin kotiyengee kole omin Ono, kotko kwomin konyek ipenyoru takitari noton nekere konyek ak cheterter chikikishet noton nekiyou ndiwe kekerin nii ko netai ndiit sipitali Kobo kepimoni olerouto keteche korotik en borto kotko mii komie ak kotko bire muguleldonguny komie yekoitwo iwendii yoton ipe nyoru takitari sikopomani ak konai kole miondo oino ne itindoi sikopit kokonin kerichek choton.

En komosto noton nebo ribetab borto ak kekirinda mionwokik konyoluu ana Chang tuguk che nyoluu keyay asikopit koribok borto ak matkochanga mionwokik. Mii ortinwek choton che keribengee asikopit komonyor mionwokik borto. Mii oratinwek choton che gonuu sipitali ak komiten choton chebo kipkaa, en gaa simanamin miondo noton neuu nebo lolyot ii ko missing kotam komii kerichek cheyee look ak bik choton che echen akot missing kilach swetaishek komie asimokwerin koristo. Koraa mii mionwokik alak cheuu chebo beek. Konyoluu kisto beek che nekityin ak koot ii simapit komachanga mbu en kot. Noton ii ko kararan kot missing

En emotunwek cheterter komiten katishek choton cheter chetindo chitukul ako karan niton amun toreti chitukul kongololsechigee en olda tukuk ole mii. En emoniton bo Kenya komiten katishek oengu chenyolu kotindoi chito ana chemokinigee kotindo chito en simoit nyin noto ko nebo safaricom ak Airtel. Kasishek chuton asinyoru konyolu iwee baka tukani bo kasini ko keib katinnguny neboru kele imengindet noton nebo emoni bo kenya ako kiriit kenyishek taman ak sisit komuche ichet tii kotoretin ak kochobun katit noton en chokinet.

En kosorwek chechang en emoniton bo Kenya anan komoswek choton alak ko biik chechang ko anan kobetyo cardishek choton chechwag che boishen en simoishekwak en kila ak kila ako ngobet cardit niton ii kotere ngalek chechang anan boisionik chechang kot missing en atkai tugul. Kouu chito noton ne kometo cardit nebo Safaricom en simoit ii ko momuche koyogto ana kiyogyi rabinik alak tugul ko noton kotere tuguk chechang. Kit ne makat kayay chi asikonyor cardit noton ne kobet ii anan ne kakichor ii komuche bokochob age en tuget noton nebo kompunit nebo cardit nekanenyinet. Makat Chito noton kotindo cardit noton ne boru kolee mengindet noton nebo emonibo Kenya ako kii nenyinet cardit noton

Mwalimuek en emoni bo Kenya ak emotinwek alak ko chang kaimutik Anan tapusiek Che Chang Che bune icheget mwalimuek chechang ko konam koboisien soet en konetisienywa ago kikoib tapusiek Che terter soet noton kit netai nekorom ko ngonaita mwalimu koboisien soet ko mangen en atkai tugul angot ko tuguk Che yoe kobo iman kora soet kokikobos kasisyek ab mwalimuek en kokwet amun kipsomaninik Che Chang ko ki kocham koboisien soet en somanenywan ago motochome kobwa sukul kaimut age ne bune mwalimuek ko anan kobet sitimet en kokwet

Atgai tukul lii kotoreti kipsomaninik chechang somanet en emotunwek cheterter Koter ole somondo ak ter tukuk cheyoe en sukulishek kwak. Somanet ko kit noton nekikoyai chitukul ak sikik kole isto abusnatet en lok ak kongomekitun. Lakwet yon do komingin kimuti kwo sukul inendet asipokinet akobo olekiriptogee ak tililindo noton ko Karan kot missing sko imuche konai Koraa lakwet koboishen soet ak kotoretengee muswoknotet noton nebo kasari koib tukuk cheterter ak konai tukuk cheterter kou simoishek en soet noton kotoreti kipsomaninik soet.

En iman kotom akas kot missing akobo somanet ab graphic en kokwetnyun, somanani kobo emotinwek choton chebo bitonin ih ako kotokoitu emoniton bo Kenya komoloo kasit niton nibo graphic ih ko kasit nekaran kot missing en chitugul amun kasit ni ko nekiboisien komputaishek keyai ak ichob en soet. Kasit niton kotindoo chepkondok chechang kot missing ngoyai chii ako amuche olenji kipsomaniat aketugul koyai kasit niton. Kokwetnyun ih chii nekiragas koyai akobo graphic ko agenge ako chi noton ih kochome kasit niton ih akonyoru chepkondok choton cheyomotin en kasit niton noton amunee siochere chi aketugul koyai kasit ni en emoni bo Kenya

En kasari ko kikobit kabilosiek cheterter chebo kiyokto ng'olyot anan ko logoiwek ab emet en emoni bo Kenya miten koyotktoetab logoiwek ab emet kobun redio ako koyoktooni kokokomach kwo ng'weny kot missing amun kotesak muswongnotet noton nebo kasari nguni ko kochanga chanelisiek chechang kot missing chebo kiptongonyit chemuche kekeren logoiwek ab emet ako iboru ko pichainik choton chemuche iker tam achome kot missing oker anan akas logoiwek ab emet en kiptongonyit noton anan chanelit noton nebo Citizen ih amun mii chichiton nikibore Jeff Koinange nemwoe logoiwek ab emet en kokaran kot missing ako kosokse logoiwek kyik komie

En emonibo Kenya ko chang kot mising redioishek anan ko chanelishek choton chekingololen, noton nochome ko redioit noton nebo kalenjin nekikuren Taach Fm, karan kot mising redioini amun konuu lokoiwek chotonchekoron ak ko chebo iman atkai tukul ak koimuche inyoru redioini en olantukul oleimi ko ituneni en simoingung anan ko reio ingung ak imuche ikaas en yoton, kora redio initon kobo kolenjin ak ko chamat en biik tukul, tindo konetutik choton chekoron en biik, chome sikiik amun en lokoiwek kochome look amun en kipindishek choton chetindo en kila ak kila ak ko noton.

Emetab Kenya ko naat missing en boisionik chebo bolotet angoit kasarta noton nebo bolotet komong'ugee biik ih cheterter chebo emoni asikobit kochengyigee boroinwek chebo kandoindet en emet miten biik chetindoo chamet en komoswek cheterter missing en kasarta nebo bolotet. En emet nebo Kenya komiten kandoik chetindoo kamuget kong'olonchi biik ak koyan biik ng'alek chemwochin icheket, biik eleoo ana kandoik eleoo konyoru katuiyet ab biik cheechen en komosta nebo lumek missing ko olon karikta biretab kura amun biik chebo komosaton ko cheikuitos missing ng'alek ab bolotet en emet nebo Kenya ak kosuldoen icheket ana koyoe kou elemwoitoo ng'otutik chebo emoni koleweni kandoindet noton nechome icheket

Olon moche chii kokonor rabishek anakobas rabishek cheyoe boishonik cheterter ko miten ortinwek chenyolu kosib asikopit koribok rabishek chakabas. Oret neboishen chii kotiyengee kele ripchin rabishek anan moripchine, olon kimoche kinet lokok konyor otepen nebo basetab rabishek ko kararan angeboishen basetab rabishek nebo sondukut amun sondukut tii kokonori rabishek chon inyoru kotuten ankot nyor lakwet rabishek kotuten ko Kararan kinet kokonorchigee kochopchin inendet sondukut nekinoren rabishek chon konyor ak en kasarta nematyan ana en yon kakokonor rabishek en kasarta nekere kole kakoyam koimuch anyun kocher ak en kasarta neicheru kotun kokakochanga rabishek choton. Kararan nebo sondukut kot missing.

Boisiet nebo mung'arosiek en betusiek chu , ko kikowalak komakobishen rabisiek cheibote, en eut ako kikocham kiboisien chemiten simoit en boisionik kuak ih chebo betut agetugul, en mung'arosiek oleo ko mpesa kobaishien kokoniren rabisiek chebo mung'aret. Amuun en yoton ko imuch koribak rabisiek ih , olan miten simoit, angekerchin ak rabisiek ih chekiibote en eut, komasaton nekikonoren rabisiek nebo, mpesa anan kotindai rabisiek ih chebesendechin bik chebo mung'arosiek chekikuren fuliza. Yoton ko olan iyae boisiet nebo rabisiek en abokora mo iniboishen mpesa kotesun chebkondok chon chebo mung'aret ak I itesetai iaktoi kotesun

Miando nebo ukimwi ko agenge en mianwogik Che matindoi kanyaet anan matindoi kerichek miando nebo ukimwi ko korom kot mising ak angonam chi mianito ko keboisien rabisiek Che Chang kot mising kechengji kerichek chebo kanyaiset kerichek chuto ko mo kele inyoe miando nebo ukimwi kobaten toreti Kityo chito kotakosob en kasarta neta komiten emoni miando nebo ukimwi ko milet kot mising en kapchi Che toche rabisiek Che mi ngwony amun Chang rabisiek Che mokyingei chebo kanyaiset anan chebo kerichek en chito neunoton ak kemokyinge kora rabisiek chebo ribet en abakora ki mokyingei rabisiek chebo amitwogik Che nyolu keriben chichoto amun Chang amitwogik Che nyolu kealchi asikobit keger kele kawek komie chameetapgei nebo bortanyin

Emet nebo ke nya kotindo ole kikindochindo kongeten kosorwek kokonyor bounotet emoniton konochingee en kosorwek chekita komiten kiplelechek emoniton. Kitakoboishen emet nebo Kenya ngotutik chekibo kiplelechek cheu chebo nabasishek chebo kandoinatet ko kito keboishen chebo kiplelechek kobaten kin koit kenyitab elibushek oeng ak taman nii komiten tukuk cheiboru yatetab constitution noton nelelen. En kenyitab elibushek oeng ak taman nii ko kindochi emet kondoindetab en kasarton kibaki kokochi bik constitution noton nelelen ne tindo tukuk chelelach , koto constitution inoton nabasishek anan sirkali nebo kounti neisuldoen boishonik cheterter chekororon nii koityi bik chebo emet anan mengik oleo en komoswek chebo gaa.

En emotunwek chemiten komositon bo Africa ko agenge emetab Kenya en emotunwek che chome kiprutoinik kii korutechin. Miten tukuk chekororon cheyoe kiprutoinik kobwa emoniton bo Kenya alak en choto ko tyongik chebo timin chemiten en imbukoshek chebo tyongik cheterter ko bwone kiprutoinik sinyo koker tyongik chemiten en komoswek choto. Alak en komoswek chuton ko kou mbuket nebo tyong6 nebo Masai Mara miten Koraa komoswek cheu chebo momb8 kochom kiprutoinik kobwa komositon nii sikopit konyokokere kororonindo nebo komosto ak konyo kobir beek alak korutechin townishek cheyechen en emoni cheu chebo Nairobi ak townishek chebo Nakuru Eldoret ak Kisumu asikopit koker kororon nemiten komoswek chuton.

En sirkaishek chekikondochi emetab Kenya ko agenge sirkalitab Kenya kwanza koker kole kayai tukuk chekororon koityi kobotik eleo en emet nebo Kenya, boishet neo nekikoyai missing serkalitab Kenya kwanza ko tesetab mbolea chebo minset kikorekunen olliet sirkali tab Kenya kwanza mbolea ichito asikopit koityi bik tukuk en emet nebo Kenya cheisuldoen kobotishet . Kikorekunen olliet en chekibo tai amun kimokoityi kobotik kii ole. En konekit ki ko kokebooinchi tesetab omitwokik ak kobosok rubet amun kokonyor bik mbolea cheboishen en kobotishenywan ako kikebos ngalek Koraa chebo rorunetab boishonik amun nii kikoyai bik boishet nebo kobotishet koik boishet nekisirgee icheket.

En emet nebo kenya komiten ketesoshet cheterter chebo lokoiwek miten ketesoshet chebo lukait nebo gaa ak komiten chebo lukaishek chebo kiswahili ak kingeresa. Chome bik kii ketesoshet chebo lukait nebo gaa amun ityin nii ana nyoru komie kit nekimwoe ak komwoe lokoiwek choton cheititotin en kasarta nekararan ak koibchi icheket konetishoshek cheterter . Miten ketesoshet choton chebo television nii ak komiten chebo radio en komosto neomite komiten keteshet nechome bik kot missing noton ko keteshet nebo Tarch FM ak che chebo Emoo. Chome bik chuton missing kosibigee ak lokoiwek cheipchin bik. Miten Koraa keteshet ake neun nebo Kass FM kochome bik kora ketedhoni ko en chebo kiswahili komiten chebo radio maisha ak chebo sit.

En ketesoshet choton chebo lokoiwek en emet nebo Kenya ko chome bik kosibgee ak konetishet ak oleyoito boishonik kwa kii ketesoshet cheterter. Chome bik kii ketesoshet chon ikoito missing kipindishek chebo konetishek koityi bik chebo emet nebo Kenya. Ak miten oratumwek cheimuch keyai sikeker keteshet kele kararanit, nyolu keibi kipindishek choton nii cheibu konetishet nebo ngalek chebo pandap tai sk chebo somanet ak boishonik alak cheu chebo kobotishet che chome bik chebo emet nebo Kenya ak kelenji Koraa ketesoshet kostoengee koyoe tukuk chon moboboenchin kosik kii anan nii bik cheyepchin kit ketesoshet chuton. Kororon ketesoshet olon ikoito konetishet akobo tukuk cheterter en emet ak olon ibu lokoiwek kii chekororon nii koityi bik en emoni bo Kenya.

En sobenyon nii nebo betut agetukul ko kararan ankinetgee olekiyoito boishonik missing ando kilele kapit nyosutik cheterter. Nyosutik komuch koib tukuk cheterter ana kopit nyosutik chebo oret ak en betushek alak konan kopit nyosutik chebo mat konyolu Keker kele kakinet bik en kokwotunwek akobo ortinwek cheimuch kosorunen bik yon konyor nyosutik olon tom koit karishek chekimuti bik choton. Alak en ortinwek chenyolu kinet bik kii ko ole kitoretito chito nekaumia kiyonchi inendet Mook ak kerochi ole kaumia komata kotumdagee korotik chechang kot missing, nyolu koraa Keker kele kakimut chito kwo ole kwere koristo komie ak olenyoru koristo netilil, en yoton nii ko imuch Konam kowek kii komie oleteptoi chito nekomioni kararan angonai bik niton sikopit kosor sobonywekab bik.

En kasari kokikowalak olekelibando pilisiek. Ak tuguk chekeal, en kandiisiek cheterter an emoni ak emotinuek alak. Ter libanosiek chebo libaneetab tuguk miten cheboisien soet ih ak en alak keboisien rabinik cheto chebo euut. En emoni bo Kenya ih ok Yoon iwendii kandiisiek anan imae ialki en Kandi ibaishen rabinik choton chebo eut ih , ial anan ko simoit, iluban tuguchuton, kotienge kole Tiana kit nekemache ial, miten kora libanetab soet , noton nekikomang kotienge musuaknotetab kasari. Negikotesak kot missing. Kararan noton amuun imuche iibote ako maimin ngamun iboishen simoit ngamun manyikisen ndiibate kou rabinikab eut.

Kotiengee kikotesak muswongnotet ab kasari en emotinwek ih ko kikochang'a ak ichek olekechengdo rapinik en muswongnotoni noton kobun soet ih anan ko kampunisiek choton chebo ureriet ab casino. Emoniton nibo Kenya ak emotinwek alak chechang ih ko kikiyan urerioni bo casino kochesan biik amun imuche kotindoo chito bahati akosich rapinik kobun casino initon kobaten en kosorwek chechang kotam komosiche kiy chito nekoureren urerioniton bo casino amun uui kot missing ako moe chito nekikonai akobo moshinit ni. Tindoo kororonutik ak tabusiek choton chebo kechesan urerioni amun imuche koibenin rapinik choton chechang kot merib ako kora chito nekachesan urerioni ak kobelis ih konoitoo

Ki kotesak musuaknotetab kasari en Kenya ih ak emotinuek alak. Ago niton ih ko kigo nyumnyum boisionik choton cheterter, imuche ko boisionik choton chebo lubanetab pilisiek, libanetab korik ak alak cheter ter. Chemokienge keliban keboisien rabinik kingotake musuaknotetab kasari kiib quick recognition codes noton nekechabe en soet ago kikotoret chechang ih en libanetab tuguk choton cheuu pilisiek en olegawo ih kobaishien simoit kolilen, siratik chuton ak konyor koliban kobun simoit nyin komanam rabinik choton chebo eut ih anan ko chegaibot inendet.

En emoni Kenya ko , kenyisiek aeng che kokosirto, kinam noton kandoindet nebo emet en kasaraton nekebare Uhuru Kenyatta ih kinam oranito nimii taonit neoo nebo Nairobi. Nekibore Nairobi express way ih noton netoreti bik chebune karit anan bik alak tugul nekabune lam. Kochakta kot missing akoi elekabendi kokabunu taonit nebo Nairobi en nyumnyumindo. Kitil serkalit keboisien amuun raisi keboisien simoit kosir chenamu ko rabinik choton chebo eut. Ako toreti serkalit noton nebo Kenya ih koyum aisurut en chakchinet akomabit chorset .

Angadan kikoib tukuk chechang muksuanatet noton nebo kasari ih , kotindo kora tuguk chesamis chekiib Karan mukswanotet nebo kasari ingeboisien bik anan ingo neranik kobaishien en kararanindo anan yemuche konyor baisiet en neyae en soet ih ak yenyorchuke chebkondok. En Kila betut kingoib musuaknotetab kasari kit noton nekikuren tiktok ko kikwa barak kot missing alietnyin ih , akocham bik chechang habit niton amuun kit ne tai ko imuche kobaishien chi agetugul yuton komanyor kaimut agetugul Ako yutonkobaibaiten ke bik en olan tugul. Kosir kabilosiek alakkouu WhatsApp anan kotuita.

En emoniton bo Kenya ko kararan kot missing ngokilgee chitukul lii ak koyai boishenyin imuche komungarenyin noto neyoe en townit neo imuche Koraa koyoe ngalekab kobotishet. Kit nekokwo barak en emoniton nibo Kenya ko boishet noton nebo mungaroshek chetesetai, mungaroshek choto chetesetai en emetii kotse oliet nebo emoniton ak koib tukuk cheterter en emoni tukuk choton chelelach ak chetoreti bikab emoni. Kit age neibu mungaroshek kotoreti chito chemii ngweny ak chemii barak konyor tukuk chemokinigee en yuton komapit kikoboishen chepkondok chechang missing , mungaroshek chuu Koraa koibun boishonik chelelach.

En kasari en emoniton bo Kenya kochang oratuniek cheimuche kobun che anan bik asikonyor toretet noton nemakienge en kokwet. Yoon kabit kaimut en kokwet ih ako mara kaimut noto nenyalu , koyai serkali, konyalu komwaita bikab kokwet komwachi noton netononchin anan nekikuren bayatab kokwet, komwachi kaimutik choton chebune icheket ak komwaita bayotab kokwet komwachi chi noton nebo kokwet nemi barak ak inendet kot neking'aten ng'atutik nebo kaunti, sikwo barak baga serkali sikomuch kotaretok imuch kora koib kasit en eunyuan ih , komwaita en logoiwek choton, chebo emet ih, asikobit kogas emet ko tugul.

En emoniton ninyon ak emet noton nebo Kenya ko biik choton chenyolu kerib kot missing ko kamatik amun ichek cheribe look en gaa serkalit noton nebo Kenya kokotaban chepkondok ak rapisiek choton cheterter koba mornet noton netoreti chepyosok asikobit konyor toretet kobun yuton ak ngot tinye koimut aketugul kora imuche kotoret mornet noton nebo county anan serkalit ab county kamatik kokochin rapisiek anan chepkondok choton chemuche kotoreten gee kokochop icheket kotuiyet anan grupit nemuche kotuiyo ichek ak kong'ololsechigee akobo koimutik choton chebune sikopit kotoretok en yuton ih en atkai tugul ngomii koimut komwoitoo ak kosich toretet

Amun kigotesak moswoknatetab kasari en emotinwek Che terter ko ki komuch emotinwek Che Chang kocham koboisien siok anan biometrics koriben tuguk Che Chang akoib naet ab bik en emotinwek choton toreti mising ibetab biometrics en ribetab simoit amun biometrics ko momuche koib chi age sioguk komuch kogergeit sioguk ak chebo chito ago noton komuche korib simoingung anan tugukuk en kogimit kot mising kora okot benkisiek Che Chang anan Che terter en emoni bo Kenya ko boisien icheget biometrics koyaten yoton Ole ngering kenyor anan Ole miten tuguk chebo maana en yoton ago kararan

En emoni bo Kenya ak emotunwek alak kotesetai kotesoksei oratumwekab olishet kotiyengee kole nee tukuk choton cheoldo chemgoroindet. Noton naat ako nekibo kenyi ko noton nekiwole tukuk choton cheoldoi ak kit noton ne chome chemungoroindet, ako kikaran kot missing Irani kimuche inyorchigee kit neimoche komonut iboishen or age ana iboishen rabishek choton chebo eut amun kitom koit. kasari ko bik chachang koboishen rabishek choton chebo eut tii kwilishen ak koa tukuk cheterter ko olishini Kobo komonut koraa en kasar roisi keibi rabishek choton chebo eut tii kosir kewolchi tukuk choton chemoi ak chemoche inendet.